Kore enaiko pailepunye ena siai e agritech te nkopang eramatare oo inkishu, naa kajoki ltungana kore enakop mara ramatare oo inkishu openy naisaidia ltungani, kore abaki duo imbaa ninche naipirta nkitibirunoto endaa naa imbaa kutua oleng, kore iltungana nijilko metonyuaa neilepunye abaki ninye, nisaidia abaki ltungana, niyaki abaki ltungan ntoki natiuwa ilng'anaiyo ouni niliki abaki ltungana naa emaana naturieki ilchambai oonkule tokitin. lakini mara taado iniaa nabo peejokini ltungani inkishu ake lasima ake metaa nkishu eramati, lasima peeyiolou abaki ltungani bile naitibiru indaa amu meata nalo iltungani emeeta indaa, lasima peyiari indaa paa ore naa duake ebaki ieta oltungani iyasita eramatre oo inkishu nieta naakwe indaa ninya, naaku sii iramatare oo inkishu ake integemearita oltungani, kore naa ninko oltungani nilo aitowon ltungana abaki, nilo awen aitowen ltungana te lkijijini niliki maana sii reteto naata nkitibirunoto endaa amu mara dei oshi keaku nkishu openy epokieki, iliki dei ltunganak nijoki kekumok lootopokie imbaa naipirita indaa naaku inia taa imbaye kitok oleng supat naidim duake oltungani ataasa naa.